Gaka nĩ kanyamũ ga gũthima mũndũ e mũritũ na nĩkonekaga gĩcigo-inĩ gitũ. Nĩkonekaga thĩ-inĩ wa nduka cia wendia wa ndawa, ona mathibitarĩ-inĩ mũndũ angĩgĩthiĩ akĩenda kũmenya kana nĩ mũritũ, kana ndohete nda. Ũguo kanyamũ gaka nĩkonekaga gĩcigo-inĩ gitũ na nĩ kahũthĩkaga.

Ĩno nĩ ngamĩra ĩrekĩrwo ũndũ wa gũtũma ĩmenyekane, kana mũndũ ahote gũkũrana yake ciĩ hamwe na kĩnyamũ kĩu kĩrahũthĩka, gĩcuma kĩu kĩrahũthĩka gĩkoragwo kĩandĩkĩtwo namba ĩrĩa ũngĩhota kũhũthĩra gũtambũra nayo, gĩgekĩrwo mwaki-inĩ gĩkahiũhio, nĩgetha gĩgacoka gĩkamandĩrĩrio mwĩrĩ-inĩ wa ngamĩra, nĩgetha rĩtwa rĩu kana namba ĩyo ĩkahota kuumĩra ngothi-inĩ ya nyamũ ĩyo.